Ma en agulu mikane chak. Nyadi mang'eny ikete gande e kona kar ot kasto ikete chak mopuo kata chak moya nyiedhi e dhiang' kasto iweye kanyo kobedo chak mopot kata chak minyalo madhi. Nyadi mangeny ithor ng'iye mondo kik chak manie iye kethre kata kik agulu owuon tore momiyo ikete gande e aluora mondo kik otore, kasto be ikete kuma jii ok kale ahinya. Kodhi marach ma agulu otore machak opuokre weche ne orumo mana kamano kendo ichak iloso kendo agulu manyien, ichak ikete ot kasto ichak ikuoge chak. Chak minya tigodo ne welo kata ne ngat moro amora mantiere dala madwaro mji dwaro madho chak mopoto kendo chak achiel achiel ni inyalo tigodo e loso mor dhiang kata iloso godo gik mangeny manyalo wuok kendo koluore gi weche chak. Moko kuom gi gin yoghurt kata gik mangeny minyalo loso godo chak maok loso godo chai, kasto chagni be ok nyal ole e alot koro en itiyo mana kode math

Wan gi apoyo mochiek gi apoyo manumu, gi yiend apoyo.. It yiend apoyo inyalo thiedho tielo mobarore kata thiedho tuoche mopogore kokete osonye epi. Apoyo manumu inyalo ti godo kaka alot, inyalo tede kaka alot , machame gi kuon, kata chiemo mopogore opogore. Kasto apoyo mochiek inyalo ti godo kaka olemo. Mitiyo godo kapok ichiemo kata ka ise chiemo mondo omiyi appetite. Apoyo bende nigi kodhi minyalo pidhi kata iketo e seed bed mondo ochak ogol apoyo moko minyalo pidh kata inyalo ter e chiro kasto iuso mondo ogol pesa ne japur. Kas to mogik, yiend apoyo en yien mayom yom ma ng'ato ok nyal idho. Nyalo tur kode. Koro kaka igolo olemo ewi yath, igole gi kede moro mabor ma oegore diriyo kae to yiend apoyo be imako mondo kik tore elowo makethre maok nyal chamre kikuogo. Koro apoyo en olemono migolo eyath kosetegno kata kosechiek chuth.

Ka wan gi sufuria, wan gi oluthkuon, wan gi gunia machalo gima oting'o bando kata oganda. Gima nie sufuria kanyo nyalo bedo nyoyo, kata oganda kata oduma michuako, kata chiemo moro amora madwaro chueko. Kendo nitiere ka gi yiend abara machuako chiemo no. Samoro onyalo bedo chiemo kaka nduma, kata rabuon kata mihogo kata ah nduma madwaro chueko maber. Kas tineno kaka oum wiye malo kanyo mondo kik muya wuog mang'eny. Muyano, chiego gik moko kaka waru, kata nduma kaka nawacho chon. Koro ahinya ahinya gima timore e picha ka, ng'ani tedo, kendo otedo mondo familia onyal chiemo, sufuriano be ok en sufuria maduong' sana ma welo kata ji mang'eny kaka liel kata nyasi moro amora nyalo inyalo ted nigi mana ka nitie moro madwarore e kiwango matin. Koro tok ka chiemo no osechiek ekendo kanyo igole, kendo itoke e sinia moro kata maduong' mondo ji onyal chamo.

Kachako gi ng'eyo, nyaka ing'e lowo mopogore opogore. Kaka kichako gi malo nitiere lowo mipithe, kasto idhi e maram, kasto idhi e kite kasto koro idhi elowo moting'o pi. Kimedo gi mano, nyaka ibed gi ng'eyo be mar tiyo gi tuls kata gige tich mitiyo godo e kunyo.. Namba achiel kuomgi en saruru, kasto wan gi wheekbarrow kasto wan gi tol, to nyaka ibed gi ng'eyo mar kunyo bugni matieni bede kiridori piny e bugo. Kasto nyaka ibed gi ng'eyo kata tekono mar bayo lowo kigolo e bugo piny kibayo oko mondo nyal tergi kuma bor, ok machiegni gi bugo mondo kik gichak giridre kendo ei bugo. To kelo tich matek mar jowo kendo. Kasto mogik, tijni ok inyal timo kendi, utimo ji ariyo, ng'ato achiel ni ei bugo to ng'ato ac hiel ni oko. Koro ukonyoru ji ariyo kata ji mang'eny. Ng'ato achiel nyalo tero lowo oko dhi puko kuma opuke lowo kasto ng'ato achiel bende nyalo yuayo gi tol kata gi container moro.

Tijni ahinya ahinya to okwako tij puonj, ka aneno nyithi skul. Kendo bedo gi jonyuolgi, chalo ka ndalo ma penj maduong' ochiegni chopo. Kendo ji bedo gi ndalo prize giving day kata graduation. Koro tich nika tije mopogore tije ariyo, tich achiel en tich janyuol kasto tich marariyo en tich somo. Kasto inyalo medo gi mano be mar puonj, ma jopuonje timo ne nyithi skul ka gin e skul mondo ochulgi gi sirikal kata gi skul. Ka wadonjo koro neno tijni, namba achiel ok en tich ma sirikal chulo jopuony maber, koro nyaki ibed gi teko ki ijiwori ka itimo tijni. Kasto tich mar somo be en tich madwaro kinda. Mondo mi inyal yudo dwoko maber e skul kate tich moramora mitimo kata e subject mi timo e skul. Kasto tij bedo janyuol, mogik en tich madwaro kinda. Be mondo inyal puonjo nyathi, kasto inyal chulo ne skul fis mondo onyal tieko skul maber.

Tugo kata piem mar ng'wech en tugono makelo mor ne achiel kuomgi gin jok ma participate. Kasto gi jok madwaro ni jogegi bende mondo olo ng'wech mopogore opogore. Mor ahinya biro ka ng'at ma i support otelo mbele kata gine, oloyo ng'wech. Machielo kendo makelo mor kae en jok mabiro mondo onyal neno kaka nyithi sikul kata jok ma jong'wech ringo e kiwango mopogore opogore. Ji nyalo idho nyaka ewi ot mondo ginyal neno tugo maber maonge gima ogeng'o negi. Kasto kanyo ginyalo goyo koko kata giwero wende mopogore opogore manyalo miyo mijing'o jogo maringo e kiwango m,opogore opogore mondo mi ginyal loyo kendo gibed gi chir ka ging'eyo ni nitiere ng'ato mochung' kodgi e oko mar pap. Kasto mogik okelo mor nikech en tugono makelo ji kanyakla mondo mi onyal timo gimoro achiel kendo iromo gi osiepe mang'eny.

Tich nitiere ka ma opogore opogore, namba achiel en tijno mar saiba, ma en tich mar konyo jii mondo otim application mopogore mang'eny kata oro dwaro mar tich. Kasto matimore kaa ahinya ahinya to en application mar duoko osuru ne sirikal namba achiel inyalo time a saiba kati ior ng'ato odhi otim ni godo e saiba kata itime kiin owuon mond ipuonj ng'ato timo tijni, nyaka obed gi laptop. Kisebedo gi laptop nyaka ibed gi stima kata i ichaje imiye mach kasto nyaki ibed gi mbui kata mano miluongo ni WI-FI. Mondo mi inyal bedo gi teko mar access um gige sirikal kuma iduoke godo ushuru mondo mi inyal bedo cleared. Machielo kendo ni nyaka ing'e gimidwaro, kasto nyaki ing'e um kinde kata thuolo ma yudore ma inyalo timo godo applications midwaro e portal mar sirikal

Gimomiyo ahero tich go dasta, namba achiel, en ni oketo ot bedo maler kasto be oriembo ulwang'ni kata wadudu moko manyalo bedo e ot kasto chamo chiemo modong' e san kasto oketo ot bedo madung' mafuyore mokinyal time gimoro malong'o to gimomiyo ok ahero tijni, en ni nitie chieng' moro achiel manachako timo tijni kasto aketo omo e pii. Kaseketo omo e pii, aketo dasta e pii, kasto arunde arunde arunde. Tok kaserunde kamano momakore maber ma omo olandore e pii, achako go dasta. Koro kaduogo nyono kuma ne aole pii koni, nakier ma wiya ogo kor ot, ogo dier ot machiegni poth obarre. Tokeno, pok ahero tijni ahinya, en mana ni ahere nikech oketo ot bedo maler lakini are chieng'no, tinde agoye karikni kendo kang'iyo kaka aketo kuma pii osedhiye gi kuma pok ogo dasta maler mondo mi kik anyal lwar kendo

Tijni inyalo time e town kata kuonde maonge puothe madongo ma ji okodesa eute. Utegi iluongo ni rental. Koro mondo mi itim tijni nyaka imany gund simiti moseti godo kata kibuyu mar mo moseti godo morumo. Kasto ing'ade diere, kasto iole lowo. Lowo, nyaka iol lop puodho manyalo chiego alot kata gimoro amora midwa pidho ewiye kanyo kata ka en bando kasto iketogi maber miole pi basto bwo kibuyuno kata bwo gunia, idhi powe matin mondo mi onyal yie ne gima idhi pidhono nyal kalo ka mwomo lowo kadhi piny. Tokeno, iolo pi elowo, kiseolo pi e lowo mobedo mang'ich maber kasto ikawo mbolea inya kete kasto ikawo koth gima idwa pidhono to iketo eiye kata kaok idwa tiyo gi kodhi ikawo yien moseti, kasto ipidho e diere. To ikete maber kasto iolone pi kasto ikete etie ot kuma chieng' nitie mondo onyag maber.

Ma en tij keno kendo en bando ma oket e ogunia kasto bandoni ikane egul kuma othiedh maber ma thuth ok nyal chame bandogi, kata pi donje ma keth cham. Gini kaka selokore bang' kinde mang'eny e aluorawa, en ni chon cha ji ne timo gigi gilwetgi ka ketogi etokgi, kasto gibiro to giketogi e malo ka. But tinde ndalogi wan gi masinde matindo mabiro to ting'o gigi koa e gari kata e trailer. Gibiro to giketogi eiot ka magipang gi maber, ka dhano owuon ema riembo masin makamano. Kasto chon be ne itiyo gi buru, kata buch maka kosewang' e kendo igolo to idhi iriwo gi bando lakini mano ne duwo bando koro tinde nitiere yedhe migoyo mondo mi oriemb gik maketho bando kaka thuth gi gik mang'eny manyalo ketho cham kapok ndalogi mar terogi e chiro ochopo.

Alot mar apoth nyadi mang'eny ok thor yudre e aluora. Odongo e bunge kendo kiyudo kuma ipidhe matin, to e kuonde ma kaka Kisii, kuonde ma koth chweye, kuonde ma chieng' rienyie mondo mi ochieg maber. Alot apoth itiyo godo kaka chiemo kendo ne jogo mapure malach nayalo tiyo kode kaka gir ohala. Kendo ikete e ogundni, kasto kosekete e ogunia to kendo itere e chiro mondo mi ji ouse koro kosekete kamano, mon mauso e chiro kata ng'ato ang'ata mauso e chiro nyalo biro to ware to uso ne kastembene. kamano ochiwo pesa kuom japur kata ne jauso bende kaeto ji nyalo chame kasto jok moko be tiyo gi alot apoth kaka yath. Alot apoth inyalo inyalo cham gi chiemo mang'eny kaka rabuon. Ahinya ahinya itiyo kode echamo kuon. Koserude maber, jok moko olo kuome chalk, kata jok moko be chiele maber gi kitungu gi nyanya makete mo. Koro tije apoth ng'eny kaae chiemo nyaka kaka gir ohala.

Mae iluongo gi dho ngere ni exibition kuma jo ohala, kata jopur kata jogo matimo gimoro amora magidwa nyiso jopiny, kelo gik magitimo, kendo giketo e mesa kasto gisiemo ne jopiny kata jogo magidwaro mondo ong'e gik magitimo. Gilero negi gigo mowinjo ging'e kasto giketo gigo magitimo achiel ka chiel ewi mesa. Basto jok mantiere kanyo malero maber gi duol maji nyalo winjo. Kaka kuom ranyisi, kae chalo jopur okelo gir math machalo chak moket e agwata. Kasto kikombe be nitiere e bathe kanyo mimadho mondo ipim godo mit mar gigo ma jopur gi okelo ka. Kasto chupni be odhuro, gichalo gik ma imadho godo chagni kasto mesa ineno be opang maber gi kitamba mondo mi onen maber mondo ng'ato ang'ata mabiro onyal bedo mamor kata nyalo nyiewo gik moket ewi mesa kanyo mondo mi oti godo.

Kuoro cham en tijno ma nyadimange'eny itimo mathoth e aluorawa. Komondi ikuoro cham mondo mi thuth kata gino mantiere eiye onyal wuok. Kaka itime e aluorawa, bando koseka mosus maber, ok time ne bando kende to kata chiemo machalo bel, Kata oganda kosesuagi, kata chiemo moro amora mogol epuodho. Imoyo e chieng' ka osemo echieng', to ikete e ogunia motwo maber. Kosetuo maber kasto ibiro to ipore. Inyalo pore kapok itere e masin tok kosetuo maber mondo orege. Kata kikane. Koro ipedho gunia maduong' mondo kik bando dhi elowo. Kasto ichako tuomo bando gi besen kata gimoro amora kaka kasuku. Kasto iome gimalo sama yamo ng'eny kata yamo kudho mang'eny, mondo mi onyal golo yugi mantiere ekind bando. Koro kiseting'o lueti malo, to iole piny mondo mi yamo nyal kalo ekind bando, koro bando kende ema dong' kaluar e oguniani. Kabando oseluar to ichoke to ikano e oguniani mondo oti kode.

Kae wan gi tije ariyo. Tich achiel en tich pur, kasto tich machielo ma ng'ani timo, en tich keyo. Koro ka wachako gi pur, pur ikuongo iloso lowo obed maler magol yugi kata gigo mati maok idwar neno. Kasto ka en kuma pi onge kata kuma koth ok chwe, inyalo tiyo gi gima dho ngere luongo ni irrigation. Mondo mi inyal kalo pi e paip ekind alot midwa pidho kata cham midwa pidho. Kise pitho, ing'iyo cham maber kata alot mochiek maber, kaeto chieng' keyo kochopo, ibiro to ing'uedo it mantiere machiegni gi lowo kasto ing'iyo maber ok igol alot anie wiye mapod dongo maok nyal cham kata mapok otegno maok nyal ter echiro, kata maok nyal ng'adore. Tok ka iseng'uedo, inyalo ketogi e atonga kagisepong'o lueti, kasto iketogi e ognia mondo mi idhi mbele gi ng'uedo moko mondo mi inyal konyo saa.

Kae en puodho. To puodha ma wawuoyom kuomeni, en puoth mopidhie rabuon. To rabuon ni, oket e duol. Duol mang'eny e puodho alanga. Koro rabuon kosechiek motegno epuodho, ibiro gi kede, kata kionge kede, itiyo gi kue eduol matin mondo mi kik inyal ketho rabuon mochiek ebwo dwol. Koro iyaro, iyaro it rabuon mondo owuogi gi tondenego, mondo mi idong' gi duol. Kisedong' gi duol, idhi mbele kunyo yaka kuma rabuon yudoreye. KIiseyudo kuma rabuon nitie, to ing'iyo kaka tie rabuon odongo, nimar tiendenego ema golo rabuon. Kas to ikawo gi, ituro gi, igologi e rabuon kanyo, kasto iketogi ichokogi kumoro achiel. Tok ka isechokogi kumoro achiel, inyalo ketogi e ogunia kasto igologi e puodho iterogi ot.

Kondo manie pichani to ok thorre yudore e aluora. Mondo mi iyude tek kabisa. Kendo nitiere kuonde mipidhe, kaok kamano nitiere jok manyalo tiyo gi rombo. Nitiere rombe mi poidho kendo imiyogi chiemo maber, lum. Magolo yier mng'eny. Tok kinde moko ka gisegolo yierego, to japur biro to ng'ado gi gi makas. Tok ng'adogi gi makas, ting'ado gi gi ewi gunia moro kotwe tiendgi mondo kuma yamo oonge manyalo walo gigi. Tok koseng'adgi, ichokogi to iketogi e ogunia moro. Koseketgi e oguniano, itero gi ekambi kuma iloso kodgi jakede mondo obed maliet ndalo koth, kata inyalo tim kodgi gik mang'eny. Kidhi kuma ipidhe koton, en kuonde ma bet otuo otuo matin koro ok othor yudore e aluora mang'eny. Ipidhe mana kuonde matin e piny mar Kenya, kata pinje te oyudore mana kuonde achiel kachiel.

E pichani gik mangeny nyalo bedo ni timore, namba achiel kawan gi mon ang'wen, achiel kuomgi orwako ogudu, achiel aneno ka orwako gige Maasai e ng'ute kendo otingo jambe, nyawadgi otingo opau, kendo machielo be otingo opau. Mbelegi kata e nyim gi ka nitiere loo mokunore kasto nitiere bugo moro. Ng'at achiel chalo gimane yaro lobni mondo mi oik bugo. Kuom achiel manya bedo ni dhi mbele ka ginyalo bedo ni giiko nyathi moro monindo kata ngato monindo ma giiko e bungu kama jii ok odake kata gimanyo pii kagikunyo bugo mondo mi pii onyal bete mondo mi ginyal pidho godo dhok kata rombe, kata diek magin godo ma odhuro. Namba adek gima nyalo timore ka nyalo bedo ni mon gi manyo madini mokunyore ei loo kaka machalo gi gold kata gigo manie buo loo manigi nengo mangeny

Gima timore e pichani, en gi wan gi rawera moro matin. Rawerani oketo pi e sufuria moro maduong', iyeni ochalo pi moli kata ka ok en pi moli, en chai mokete majan kata okete koko. Basto sufuria oket e kendo m,an gi mach, kasto koro chalo gima teko mar mach odok piny, kendo dwaro yamo mondo mi yiende moket ei kendoka onyal liel. King'iyo bathe kanyo, rawera obedo ekom, kendo mbele ne kanyo nitiere le, le ni itiyo godo ebaro yiende madongo dongo mondo mi ginyal donjo e kendo, kendo gichuakre maber. Kaeto be nitiee rawerani olonyo opato ge gi tael mane otugo godo kapok oore kata kapok obiro ekendo ka mondo mi okudh mach mondo mi odhi mbele. Koro en rawera ma dhi mbele gi tugo kendo bedo gi mor kendo ochako ong'iyo kendo mondo mi onyal liel maber sama odhi mbele tugo kata timo tinjene mamoko. Elwete ka be oting'o yien kata fududu ma otiyo godo e chwalo mach.

Ka warango picha ni, gigi osechako kethore kata moko waneno osekethore chuth moknyal tio. Picha ni wantiere gi oduma ma pok ogol pote kendo wangi bel mogol e puodho. Mondo gigi kik kethre, ber kigologi e puodho kagise tegno, kendo chieng' osegogi maber magi two. Kasto kaise wegi ma chieng' ogogi maber, tidhi tiritho. Sami ritho, okiketgi e lowo e puodho kachacha. Ing'adogi tiende gigo ing'ado kastiketigi e duol. Duol ka inyatwegi mondo chieng' omed gogi maber, kating'ado kore mondo mi chieng' onyal go chopone bando maber. Kasto tokeno ibiro tigologi tok kinde moko timoyogi e laro. E laroka chieng' bogogi, basti chalo inyalo swagogi kata isusogi mondo mi giwuogi. Tok ka gise wuok, two kagisetwo to be kik iwe koth ogogi, mondo mii inyal kanogi ka gitwo mondo kik gikethre e kinde moramora. Iyeno kikanogi inyalo keto negi buru mondo mi kik thuth kethgi.